pee irori nepiki sheria naaduya ning'or esiai oo ising'ir pee etum biashara enye alepu paa ore lelo oos ina biashara , netum sii ninche anoto toki tengaraki ina biashara enye pee etumoki si niche aanoto toki amu ninye ing'orita tookerengeti otii.

Pee irori neitasheyieki ina ramatare too wuejitin pookin neiteng`elaki enaa eramatare oo sinkirr niaku imetii ina ramatare tenaa keyieuni neiboori eramatare oo sinkirr te nkop ang.

Kilepunyie pii amu ore isinkirr naa etiu enaa kulie kishu, kulie ng'uesi e ang' naaramati hoo naa ore ena kulie ng'uesi entim naa kilepunyie, naa ketii irkejak ootii isinkirr naa ore pii itobirakino osokoni naa ketumieki impisai, neeku ore sirkali peetum eramatare osokoni loo sinkirr ailepu naa pee epiki imbarakinot aapik incheriani neboli osokoni lenye pee etum sininche aanoto osokoni pee etum iltung'anak impisai.

Isinkir lempukunoto e tilapia aa ninche ootumoyu tenkop ang naa kemelok aa keishio oleng ,naa ore ewueji natii arashu tenintabiraki ewueji jiramatie naa kesioki aashio neponari neeku kumok oleng neeku anyor entalipa oosinkir le tilapia.

Enkabila oosinkiri oji ole tilapia aaore oosinkiri oji ole tilapia naa kemelok naa ore eramatare enye naa kelelek, naa keishio oleng ore pee iramat naa keeku kumok neeku tinipik osokoni naa itumie biashara.

Ore Tilapia naa tenepuku osokoni lenye, niaku keetae iltung`anak oonya nitum ilo ramat naa keibelekeny bei to sokoni amu etaa naa keetae ilainyiang`ak naa keetae osokoni. Naa ore sii Tilapia, teneaku ilamirak kumok oleng naa kutik iloinyiang`u naa keibelekeny aitadoyio bei e tilapia to sokoni.

Ore imbaaa naing'uraa naaa ang'as aing'oru osokoni naitoki aing'oru enetumieki ele tilapia paa kaitobir olturoro ashuu orgumoto lapik orpuya laramatie tilapia paakeeku tine eeishio nebulu natum atipika osokoni naramat nasisho endaa pee atum atipika osokoni.

eramatare elelo sinkir itipika pee iramat .pee itum atipika osokoni. netipika sii sirkali ibarakinot, paa ore osokoni lenye nepiki ncheriaani. nepiki sii bei anaa ing'uesi sidai naata biotisho tosesen loltungani. netii sii osokoni omirakini.

wore entoki naji aitayu teramatare osinkirr aiwuangie isinkirr tinewueji netii negirai aramatie metaa ketii ewueji kawaida neijio oreyiet oruko otii enkare lemeisukut oramatie ate atuum endaa tine openy netum aiendelea tene

pee ingor ina nanotito neworr aitoris gharama nanotito woina faida nanotito laramarak easishore enduata wendamunoto nabo newor nitoris ina gharama nitoris inafaida

ee pae ibulayie, naa biashara sidai eramatare oosinkir, naramati sinkir, nemiri, aing'orunye iropiyiani, naa ore tenkop ang ketaana orkeju otii sinkir, naa keyieu osokoni omirieki.

ore edaa nailepunye naa enkurma nainyiang'uni, neme enoshi naidong'o emashini ene kawaida nanya iltung'anak, kake enoshi naijo enaishori nkishu. pee etum ainosa sii ninche .naa kilepu.

eeta sinkir imoyiaritin enye, naa kebaiki naa kikumok, naa idol tenamoyiaa amu elelek meisho esidai. nelelek sii meeta afia esidai, meinguran tiatua enkare esidai tenkaraki meningito esidai tebiotisho ooseseni lenye.

ee angadiee olchafu arishiee mitoki anang'aki ntoiting e plastic ilchafui pookin lijo le oil olkulikai chafui laijio sinkir naa kibaa olchafu paakinyaal enkishui enye naa kibaa sii iltunganak olchafu neaku paingoru ewueji sidai netii enkare sidai nemetii olchafu patuum ataramata

kakua reteni toningo. ore ireteni latoning'o oiwusu ena bae. ore kuna naa ngwashen, naayiara teilata. naa kaning anaa keeta enyamali tosesen loltungani tenkaraki naa kemikali.

Ore intokitin naayieuni pee interu olchamba loosinkir naa peitur engumoto ninkar nipik orpuya nipik enkare lino aing'oru isinkir aayau aitadoki nireten endaa enye kake indipa sii aing'oru osokoni nimiraki iladuo sinkir.

wore entoki naji aintayu teramatata osinkirr naa aitayu isinkirr tewueji enye neramati sinkirr ate, niyauu aitobiraki ewueji. naa wore faida naa keaku lelo sinkirr linonok ake naa keaku yiee oramat naayiee opiik osokoni naa yiee odupore

Wore kuna naa mpuka wenkuku neaku wore kuna tokiting kuna materials naitayunyieki kuna tokiting naa enkuku ombuka enaa enadolita naa ata tenkop ang naa ninye eitumiai aitayunyie

Pee ipangaki ate nerreren neyiolou enkata olameyu pee eshumaki aate metaa keeta endaa paa ore te enkata olameyu neibung' enkitotio amu etushumakitia ate.

ore ena naa edaa naji orkeseri, naa sidai tenenya oltungani amu edaa nashetu osesen, nepik egolon ena daa naji orkeseri. irpaek, ompoosho osupagheti.

Naa karamat ina Kaunti oltung'anak ootii naitorisioo naitobiraki ewuejin niilepunyie biashara pee etum iltung'anak aataramat netum aatagol iltung'anak te eramatare enye maate, oltung'ani ake olikae.

Pee iteng'eni niyiolou nena kujit orishat naauni, naa keun naa kitamok keon pee etum ataarare enkata engoloto nayau olameyu toonkishu.

EEnkoitoi sidaii naayauu embulunoto wemponaroto oonkishu naa pitoti nishori ilkeek nishori endaa tenkata olameyu naa pemetum esumash neramati nisuji peyiee etuum sininye biotisho keaku kaisidain inkiri onkiloi, ooeishoi.

Naisul naa ina agelu nashetu enkiteng' aisho irkiloi, nitamelon inkiri nagelu ina paa aisho inkishu aainei naa ijo ina shumbi sidai oleng' nanyorr inkishu, neisho metaa ketum oloing'oni.

tening'uraa ajuru endaa onkishu inono piidool ajoo endaa sidai itu eim erishata metaa kidim ainyala biotisho oonkishu inonok . nakeyau nyamalitin teninyala inadaa amu kitanyamal biotisho oonkishu inonok neaku piijurr nigorr ilarin niyiolou empukunoto inadaa wenas tosesen lenaduoo nkiteng ino.

Mayiolo ena kutuk pii , ajo kaa kutuk ena, tenaa kenoo lumbwa tenaa kenoo ilnyaluo. Ena kutuk imayiolo.

Endaa oo sinkirr kutitik naijo inkirik, naijo enkurma naijo enoshi oo nkishu, pee etum aatasotu nenya. Pee etum aatubulu tiatua eramatare o sinkirri.

ina daaa, nashetu sininche, ijio nkiri onkulie kuti ngwesin kutiti ,naishori minosa petum atubulu oleng sininche, pee etum atijing osokoni ilo tungani otaramata osinkiri ,amu ore endaa na kitubulu neshet osesen meeta keeta biotisho.

aitumia isirinkini aisho nkishu olchani oruku. osirinki oota enkutuk naado, oim enkutuk nebaiki irgoso, naishorie ilo shani oruko. enkiteng' ai aramatita pee esidanu te biotisho enye.

Ore emeloni wenduaran wendaa oonkishu naa ore endaa oonkishu tesapuko naa kedua naa idol ajo ino enyor ninche aalang enamelok enaa enatiu oltung'ani neeku inchamisham nidol enadua nidol enamelok amu kenyor inkishu enadua alalng enamelok

Ore n`daiki naabore ena murua naishori nkishu o nkinenyik naa enkurma oo nkishu o nkujit, o nkujit, o mbnenek aa ore mbenek naa ninche oleng naabore ena murua oo nkinejik. Ore enkurma neinyiang`uni tolduka le Kiserian pee etum ainosa nkishu ore nkunyit neuni tena murua nekasakini nkishu teneramati.

peedool enaa kegiraa seseni aiendelea agolu abulu nedol sii enchipai enye tenkaraki kitodolu enchipai biotisho wembulunoto akuu toloito neaku tenkiring'o arashu agolu tosesen nitodolu ajoo kegiraa abulu esidai

Ee keyieu enchan tenkaraki wore enkare naa ninje naitubulu nkaitubulu olmanyara nesidanu sininche naa wore pesidanu nkaitubulu omanyara naa keyauu biotisho toonkishu amu ninye endaa oonkishu

Keji pee eng`as atoyu amu ina kata etumoki enkiteng atang`amai anyorraa ainosa etoyio enaa eshal.

Ore entoki nanare enkitotio enkiteng' e kule naa pee eramati nishori enkare metaa keeta enkare endama pookin neeta inkujit neeta oloip. Naa ore pii ikoni nijia netum enkiteng' kule aaku kelepi ata katitin uni te endama amu enoto nena naayieu ninye tosesen lenye.

ndaiki pee incho napashipaasha naijo nena nitegelua. naanyor osesen lenkiteng'.onena naata kule. neeta inae oleng. nenya ina daa enye nemetum esumash. nemeitoki alau ina kiteng kule.

kaitoti nkishu ainei naishoo enkurma wonkujit wenkare nemaisho epuo eloloto nalakua naisho shumbi naramat tonkoitoi pookin oompukunot pookin nainguraki empeku oiroshi otaa nkiloi pitobirr impisai aa wore impisai naa nkiloi petum osokoni lai atisidana

Keisho iseseni bioto neisho iseseni enkolon nabulunyie osesen enkiring'o arashuu atum bioto nisho sii iloing'ok metaa keirowua naa keitiamaki inkishu naa keishoru sii inkirik metaa kemelok naata inkiloi tenkaraki nanotito endaa naata madini nena naayieu osesen lenkiteng pookin.

Pee aitoti nkishu, aitoti nkishu naipimoki too nkiloi terisioroto e nkilo nayieu enkiteng. Naing`uraki entereet nainosie pee meibukori amu maisho sii zaidi enalang enkilo enkiteng. Niaku aing`ura ina daa pee minyialari.

pee eitobiri nenaa mashinini neponikini engolon ningoruni nena nalelek enkinyanga wona nalelek operation peaku ketaii nena mashinini piilepunyiee esiai

Tenkaraki naa keisaidia peetum ashomo egira awosh olchani emukunta enye neekikisha ajo etabaikia kila ewueji enotito inkaitubulu pookin olchani peetum aanoto biotisho peetum aatoishio.

Ayieu nadol olchamba le kuna tokitin o naikoni teneuni olkiek oopiki amu kadol ajo keeta biotisho ele ng`anayioi. Kenyorr enkong`u keyietu iltung`anak naa kitodolu ajo keramata oleng.

Pee eitobiri imashini oshi nai pump enkare naitabaiki enkare olchamba pookin. Naa keisidai ina are amu meeta enkare naibukori keaku ake nena mimea ashu nena aitubulu naitumia ina are nagirai aisho te mashini.

wooore enyamali naata naa wore emashini naa kikoma, nenuka, nedoto, negila neaku keyieeuu nitobiri emashini aitobiriunyie materials sidain naaya erishata itu eruoyo petumi aitabaaii enaduoo e ramatare oomashinini petumi ailepunyie eramatare emafuno olchamba

Keitumiyai lelo tarakitani o nena mashinini naabolieki enkop, neitayuni sahanini neitayuni ilmutaroni pee etum enkare aimu neuni aatur ake duo enkop iltung`anak pee etum atubulu.

Ping`ori ,neramati, nepiki ene shumieki nishorna inkarn eilata sidai

Ore imashinini naa kesioki eleopore oonkishu naa kelep esiana oonkishu nabo kata, neeku esiai naasieki alang' oltung'ani oitumia tenitumia imkaik, ina piitumiyai imashinini.

Emashini esidai amu ninye nasioki, amu ore enkaina naa keyiata naa kisosion emashini amu entoki naa naitobiruaki tenkae oitoi napaashare enkaina oltung`ani.

Imashinini naijo empukunoto oltarakita naadung, naikes naa ore edung neikes egira agelu laduo ng`anayio nepik ilbenia nena naitumiayiai.

Pee eaku ketaana ositima neetae nena mashinini naitumia ositima naa ore ina kata naa ketum aitumia ositima. Nelaaki ositima metaa ore teina rishata eterretena neas esiai netalaa ositima pee etum aitumia emashini teina siai enye.

Ore erishata nenare naitumiya haro ,naa erishata naa inarishata enye naa ninye enyor ninye enaa erishata nanyor ninye nashipakino inatoki naji haro.

Ore emashini eunore na keshooki ninye auun aturrur enkop nepiik lantaara naaku ninye naisooyo alang' iltung'anak. Naa ninye sii nalelek alang' iltung'anak neisooki aunusho.

Ore hasara naata oltarakita le likae tung`ani naa inkompoa, naa kebaiki nilak irropiyiani kumok. Naa ilakita sii anaake niaku ninye oota hasara alang o lino. Amu ore olino na keaku kelotu esaa niyieu naa iyie oipangaki amu olino nemeeta ai wueji naitoki alo enkata naa iyie oota ina siai.

woore biogas naa ketaa faida amu ketaa pressure naidim aitumiaa enaa duoo mashini nigira aturiee olchamba neaku kelelek ninye alang petroli oodiesel

Ore nena mashinini naa keturieki iltarakitani neitook impaampi enkare, naa pee ing`ori nena mashinini aaramat neasakini mantainance. Niaku sii ninche kebikoo egira aas ina siai nees metii enyamali.

Ing`orr sirkali lairemok neing`orr enaa kenyokita naa erubata e nkiremore tolosho, pee etum aanoto endaa netum aitobira osokoni. Neretu ilmareita lenye o sokoni le Kenya nishoru mashinini naasishoreki, aasie kuna siaitin

woore Emashini naasishore olchamba laii naa emashini epumping naipump enkare naa keng'oroo enkare ndaiki onena aitubulu nemeeta enkare naibukori neponaa endaa natumi tolchamba lai

Ore paa aitobik imashinini olchamba lai naa paa aing'orr napik ifundii, namaisho metarruoi naibelekeny oil naaing'orr aramat enaa imasaa naramatishore naitobirr olchamba lai laisho endaa, naishoo impisai, naing'orr naramat.

Ore kuloo naa kauun to ilchaamba lai pee atum ainosaa. Amu ore elee naa maitherai na kakiy'in nanyaa naa keeta ntipaat maatundai pookin to iltung'ani amu olng'onayoi naa keeta nenyeere seesen.

Itumore inyamalaritin naijo ine mashini eruoyo iyieu niya ofundi, niramat apik olchuma oimina, neishunye sii eilata nebaiki nemetii ofundi otaana ore ol mechanic. Niaku itumore nkutik nyamaritin

Ore emashini nalepushoreki naa keisidai oleng amu kesioki alepu kule tiaraka. Nelep nkishu kumok te nabo kata naa ai safi sii alang inkaik oltung`ani laa kebaiki netii olchafu. Nesiokini ina siai neasi ina biashara too saai naanarikino.

Kesipaa keponaa enaa nakesuni emashini amu keuun wueji sapuk neuun te haraka to sai asookii to engoloni neepuku endaa sapuk oleng enepuu ajo keku embaranoto enkisumbuarata arashu endaa.

Ore ena naa endaa naji ngumu naitobirr ilaitobirak oitobirr endaa napuo aaya osokoni aamirr, aamiraki iltung'anak eing'oru sinche impisai arashu iropiyiani, neeku esiai oonkaik enye ina.

Pee ore eunore naa kesapuku. Ore enea emashini natuuno etaa mee keko iltang'ani mee etaa menauuru, naa kewuen endaa sapuk neishu endaa sapuk amu entumia emashini.

Ore ena naa maana, naa maana oontokitin nauni olchamba enaa endimu arashu ormashungwa tenkae pukunoto naa ketuuno ilaunok arashu ilairemok enaa irng'anayiok oinosi, netumie sininche impisai.

Pee erikuni ilajurrok o laing`urak le kuna tokitin oo yiolo eunore o n`daikin olkurt oitanyamal o moyiaritin. Neponu aing`orr nejurr pee etum aatolimu oramatie olchani opiki pee eeriki nena nyamalaritin.

pee aing'or osokoni. naramat olchampa lai, inakata agira aunisho, naitobir pee ayiolou enamiraki, nadol enatumie enkare, wenikununye enkare elotu pee atum ataramtie daikin oilo shampa lai.

Ore kuna naa indaiki naa ijio irmaembe oouni tolchamba naa kemelok, naa kejing' osokoni amu keny'orri naa kesioki aaoku nemeya erishata naado aitoki peebulu.

Ore ena siai naa keipangae, neyieng`ishoi, neyauni mpuka. Neitobiri enaa end`aa naterretenaki aitobiraki iltung`anak te ntumo, arashu te seminar arashu tenkipangata naipanga entumo eeta im`baa naalikini iltung`anak.

kegol enkinyang'unoto negol enkitumiata na kelelek sii awore fundi arashu ilmechanic oitobirr nakegol tumoto enaa mashini naji drone.

Pee ing'oru Ilang'eni ooing'orr oloing'ang'e neyiolou enkata enchan, pee etum aatuunisho neyiolou aajo kepuku ina daa pee etum aipangaki osokoni orishat tenkaraki natayioloito oloing'ang'e.

Ore nena mashinini naa keetai mashini nijoo ne kompyutaa ijira aiyoiree nirekodie, neeta kalikuletaa neesi hesabu nainy'oriye faidaa o hasaara tolchamba linoo piyiolou, neeta sii.

N`daikin intushul nkirik o mpuka o ilnyanya ninturruru ntokitin pookin noo danida noo karat aitobirr pee epuku ena `daa sidai nayia inji, naa aisidai toltung`ani.

Ore kuloo naa maleng'een o oji watermelon naa keeta tipaat oleng to nkopang amu kenyaai na kemerii naa keoto sokoni, tini imbang'aaki rishaat naa mee nee nchaan naidim enchaan ainyalaa, etaa mejii osokoni.

Ore entoki naitiship tena siaai naa kelioo enaa endaa eitobiruaki aaramat neeku keeta afya sidai amu etaramataki enoto enkare, netum irkeek metaa meeta imoyiaritin kulo ooji irnyanya.

Ore kuna nelioo enaa nchapatini naitobiraki, naa kaata eng`eno enkipirta ena baye kayiolo ateyiara amu enchapati ena naitushuli enkano o enkare nepiki eilata e yiaritai. Nebaiki netipikaki sii ilmosorr neitobirri enchapati sidai oleng.

Ore kuna naa inkaitubulu naatiu enaa irnyanya, kake mee irnyanya amu keeta kulie pukunot kake maata ormarenge ombaa natoning'o naipirta ena siai amu ka omoni ena siaai tenanu.

Ore ena naa empukunooto olmaepei oinosi otuunoki ena nkaatubulii nabuluu elchaani neuu ng'anayoo naa kekinyii pee ituum anaisa endaa natii atua na kemelook oleng.

Wore kulo na kewuni nirishari tenebulu aiuu ing'ánayio amu kiroshi pemewuru olchani petuum atisidana enasiai nituum ainosa enaa imirr enaa entoki nipik osokoni pitumie ropiyiani

Ore kuna nee ilaita aitobireki aikararang'a nekauwishi kuna ntokitin neeku enaa ntoki neraa tena kaata. Naa kemelook na ketoito ninyaa naa inkarurum anaa rong'een

Ore ena naa ounore nkatibulu olchamba netuwuena epilipil nanyai nepiki si endaa pee ataramata ena endaa taana keeta si ninye enayeu te sesen lo iltunga'ani enoisita endaa.

ore kulo naa irmashungwa ootuuruoki, oora naa kelio naa keeta enyamali penyo. kulo nganayio kake irmashungwa nemeetae enkae duata napaasha. eramatere ake eyieu pee etum atubulu esidai.

Wore enarus ropiyiani naaijio ne uwezo fund naishori iltururi tenkoitoi e affirmative peretie ate peilepunyiee iltururi naa keta faida amu keya iltururi neshumaki aate tomasa enaa iloroi arashu ilmong'i arashu epiik imbiasharani naijioo enolotorok arashu enturore nitobiru faida

Ore kuna naa spagheti oonkapishini oo spinash, nitobiri aitobiru impuka naamelook oleng' naatumm oltung'ani ainosa.

Ore ena naa ormalengei le empukunoto e watermelon ouni tolchamba pee etumi ainosa, nemiri aamiraki isokonini sapukin naa keeta tipat oleng' amu keeta madini naayieu osesen loltung'ani.

aisapuk oleng tenkop ang' wore ele naa omalenke lenkae pukunoto naketii enkop ang naa kewunitoi na ketaa osokoni toltung'ani oitobiraki ewunoto neramat peeku sidai

Imashinini neijo, radio o T.V nairekodie pee atum aitangaza enaduo siai ai atolimu aing`uraki o sokoni ntokitin natuuno tolchamba lai pee atum anoto irropiyiani.

wore tenadol enasiai naa kadamu adool ajo eramatare onkukui woendaa nagirai aiipangaki eninosie igiraa aramat enaa ng'uesi eang naitobir osokoni netumie oltung'ani impisai

Ore entokii naitiship ena esiai, naa ore ena esiai na inkishuu naitobiir atuurr olchamba neitai endaa sapuk . Naa ore endaa naitayuu taana mapepeeni naa ketokini aitoriye ninchee. Naa sidia naa keitiship ana siai amu keasitai na keidim ana inkishuu esiai.

Ore emashini nemeituny', naa ore nena naadung' egira aitobirr nitoki aashukokino ina kulukuoni nitobirr rotuba, ore emashini naa kesioki ilo shamba nesiokini aaun, nisioki atum endaa eitu intumia erishata naado.

Oree ena naa emashini naidong`ito en`daa oo nkishu ashu enoo nkukui naa ninye egira ele tung`ani aitobirr. Ina daa aidong te mashini pee etumoki ataramatie aishoo nena masaa enyenak naatipika oramatie sidai.

Adolita enkineji nadolita iltung'ani ,olkiek olchamba sidai oleng ony'ori olio anaa olointobirakaki kunaa masaa pee eramatiki enaa endaa nanyaeta ninche, naaku.

Ore ena nee entoki najii mokimoo naitushuli ng'uashen olpaaek o ntokitiin kumok neitobirii neaku enda sidai oleng naayorr iltung'ani nameelok naaroposh oltung'ani naa keshipakino iltung'ani tenenyaa.

naa farm onkishu negirai aitoti aisho endaa teina toki enye naitotiyieki aisho endaa aa wore enaa nelelek aa project olopeny naitobira petumoki ataramatie masa enyenak nitaki endaa petumoki atipika osokoni

Adamu olchamba enadol adolta iltuganak elelek aaolchamba ogirai aibeacon aitobiraki masaa aashu project tenkaraki eramatare wesiai naji

wore naa ene nitobiraki aiteng'elaki esiai naje nawuuni nkeek aikarr nepiki esekenkei petumi ataramatishore aramatie biashara aashu masaa nkishu arashu kulie masaa ake ninye pookin ng'uesi eang naidim oltungani ataramata pitobiraki osokoni

Ore faidaa enye naa kedapashaa enkare nabukoki aitobiraki kona o kona nabukoki atua na ore si naare na keaku ntokitin ebukokino nemeas enteriit atuum rishaata naokee.

Eyaua eleleki eunore, aitelelek eunore etaa kenotoki embolea naitoki ailepunyie rotuba oonkulukuon nailepunyie eramatare enkiremore, nayau enkari neeku esidano ina, amu ketumi enkare nairemishoreki.

ore nena tekei neyauta eleleki erematere olchampa, epuonu aosh ilo shampa olchani, neer ing'uesi naing'ial inkaitubulu, neijo olkurto okulie nyamalitin kumok, netum olchampa atubulu esidai, netum inkaitubulu aatijing' esidai.

meta eniko pisaidia enkitaunoto endaa GPS naitumiai tewunoto onkaitubulu kake kitumiai ewunishoreki kake metaa enaiko pee elimu ewutu enkesare olchamba

Ikiny ake, niyer, ena, yioloti anaa entuuma, ninya, naa kemelok, naa aisidai tendaa arashu te shai tenisotie shai.

Ore ena noo olchaani ounoo opikitao o mboleo ena naboo nantoki achoo olchaani metisidana. Nepulee sidai eno maadini nayeu sii ninye te rishataa ebulunoto enye.

Ebelekenya ena siai te nkop ye yellow house aunii ntokitin teatu olkuyaa. Nkarakii na keeta kemikali sapuk oleng neyeu si eramatare sapuk nailoo. Naa ketanyamal mbiirisho oltunga'anak tenaa eunore natii atua dukuya.

woore ilpaek otoshuoki niragieki metoito petumi aikesu petumi atipik emashini adong'i enkurma naaku emambasa aashu eng'ae kurma natumiyai tolgali

wore enaa naa olchamba owuno ogirai egira olopeny aisho enkare temukunda aishoo enkare nawook pee itubulu arashu olchamba otunieki nkujit aitobiraki nkishu naijio negrade petum atadare arashu nkujit nagirai aitubulu pe edung'i

Wore kuna naa kaintubulu nauni tenkoitoi naidim ake atuuno tengae oitoi aitumia nkulukuok sidain natii enkare nipik ilmutaroni aitobiraki nakebulu ake

Ore entoki nagira aasa naa intokitin naagirai aitobiru, neuni kulie enaa inkaitubulu arashu enaa imaua tele shamba neesi decoration oombaa naadoli enaa keyau enyikakinoto oltung'anak edol, eitiship ina manyisho.

Ore ele naa orkikua, likining'ito laning'ito tormarenke, tenkop enaa te Mumias Sugar, egira alau biashara, inaampuni naitobiru sukari, inakop nauni orkikua. Na ore orkikua, naa olchamba arashu enkaitubului nauini, naata mpisai naitobir osokoni, nisho Kenya telulung'ata enkwapi eboo esukari.

Eyautaa eretoto sapuk oleng. Silenoo o ropiani niasie o biasharaa enoo nipiik enkitii interest ashu nkitii faida niloo enye atuum faidaa sapuk ewaa aloo aloimishoree, orashuu itipikaa neejo olmoong'i orashu ilroii nituum eyee faidaa sapuk nalaang' nadoo ninchooye.

Ore kuna naa olng'anayo o ntayoki nipiki ilbenia egirai aipanga pee etumii atipiki o sokoni arashu aitangasitai pee eyeloo looyeu ajo keeta kuloo pee eponuu anyang'u.

Adolita esaani o nkijiko, nadolita endaa natii emisa, nkirik olkitowoyo nadolita saanini o nkijikoni naa endaa ena naipangaki aareten tenkaraki oltung`ani arashu iltung`anak ooje ooji pee enya. Netii oltupa laa ebaiki naa enkare natii arashu enaisho.

Ore enaa dadolita enkiteng' nabaki naa kegirai aramaat pee eishoru kulee ena nkiteng' e derii orasho eji pee atemakinyeki mpiira pee eishoo aiyiu olashe neeta si kulee naelepi nalepunyi aamir arashu naoki.

ore ena naa enkiteng nagirae aaramat naa enetipat teniramat ena kiteng',pee kincho kule, nikincho nkiri, nikincho sii mpisai, naa iramat olashe lenye. aisho metanaku kule engotonye, nilepu siiyie amir inaduo le nebuluu olashe nikincho ropiyiani. netum enkiteng kule nikincho ropiyiani.

Naa kanyorr amu ene ramatare oo nkishu ekule, naishoru kule naa kishoru sii iropiyiani eiu olashe nimirr olashe atumie iropiyiani nitum kule eng'otonye. Hoo naa ore ena pukunoto naa keeta gharama amu keyieu enkiteng' nailishai aaramata neing'urakini enadaare sidai neeta enkare nataana onkulie daiki pookin.

Ore ena na irmandasini, opeji teilata itumiai enkano, wenkima, nepiki aitobir entoki naji sambusa. Na ninye ena namelok natii nkiri atua onkulie tokiting' naitamelon enaduo daa.

ore ele naa ormushele oyieri tenebo o maragwe nikaarangi ning'oling'oli neeku edaa oltung'ani sidai nashet osesen.

wore ena naa shai nateyiaraki itomoni lomon naa ene tipat temurua ang' shai naa wore ena shai nebaiki naa olmugie enaa kahawa naa enetipat tepokin ng'ae amu kewoki shai towuejiting' pokin.

Kaadamu enkolong nataasa ore ena naa enkinee natenyang'aki te ang' anyaa orasho eramaataki entomononi arasho oltamoyayi metooko motori nenyaa enkirii ,naeku kulee elee enositai enkirii o enkinee natenyang'aki naa keeta ntipaat oleng.

ore ele naa orchampa, loorpaek, oltunganak oopejito rpaek, pee etumoki aatimir aitobira ropiyiani, anaa osokoni lenye, oitobirakita ate, tenkiremore omasaa naatuuno. neikes aitayunye ropiyiani.

Maata pii eng'eno naipirta ena baye, mayiolo pii itu aikata adol ajo kainyioo ena naa kayieu nayiolou naa kayieu naautakini, naiteng'eni ena baye oo enkipirta enye naa kainyio ena nalioo tena oleng'.

Ore kuloo naa endaa ejo miinji nayeeri neitoshonakini kulee ntokitin pee inosii aitee endaa, intobir sidaa pii intuum ainasaa enaa endaa.

Ore Kuna naa mbuka naaretenitai pee itobiri pee eyieri aitobirunyie endaa nanya oltung'ani. Niaku endaa naterretenaki pee etumi ainosa iltung'anak.

Eata ormarenge latoning'o paa kaiyelo ajo pilipili hoho enosi nipiik endaa neitameelon endaa neitoropil tenepiki endaa nejirai aikarang'a tena embukaa arashu enkirii o nkai endaa ninye pookin nara olkitooyo olnoisooki endaa.

Ore ena naa enkesare nagirai aendelea lolchamba lo lolpayian loontokitin naatuuno negira aikes. ore nemayiolo ajo kainyio ina . Kake egira aikes amu itaramata niaku etabaua enkata enkisampuare enye terisioroto enyuata enye tilo shamba lenye.

Ore ena naa kaanyorr amu endaa Ena sidai nauni naikarinkoshoreki neitobirr neitobirr osokoni netumieki ropiyiani. Hoo tenaa tenesha naa keinyial enchan nemeidim sii atobiko ataanyu osokoni amu keruoyo tenelau osokoni

Ore ele naa olbarnoti otii atua olchamba oota entoki nagira arreten ebaiki naa ng'uesin naitanyamalita tolchamba lenye negira arresh neiguraa enaa kibooyo pee mitanyamal esiai enye. Ebaiki naa ina rreten etii ele barnoti.

Neitumiyaai enchata, ombaaoi, ormushumaani pee itobiri ina silaai tenkop aang' natipikaki olchamba metotowuo enaa ena naitashe.

Ore enaa nee enkesare najira iltung'anak keikesisho aikees olchamba lenyee otuuno, nebuluu amu etaramata aishoo lkeek neshoo enkaree. Netabaua ngolon enkesaree eigira aikees aitei lng'anayoo lenyee pee etuum ainosaa arashuu peea sokoni.

Aisapuk ene siai oleng, eunore e lkeek te nkopang , ena ore olchaani na keeta faida eyau echaan ,eyeree nkijape sidai, nimeshoo nkop mee ntoyuu neyeu, neeta sii oloip. Nishoru nkule likai olng'anayo.

Ore enasiai naa aisidai oleng' teniramat amu ore piidol etoishote nikintiship tenidol aasidain tenitaramata nikintiship ena siai amu keeta ropiyiani naa kidim sii neeku entoki ninya anaa olng'anayioi.

Adolita olokidong'oi o nkuti tokitin nado, o nkuti sitet nmelio oleng, kake adol ajo, ore ena naa entoki naje naasitai, naipurjaki, ana anaa ebaiki naa empolea, naitobiri ashu aitojon.

ore ele osuguroi, naa oltung'ani ele oibung'ita, naa idimayu naa kegira adotu, alo aok anaa olchani. amu ore osuroi naa olchani, ashu alo aitobirie kulie tokitin. osuguroi ibung'ita ilo tung'ani.

ore aitumiya kuna itoi pooki naatumieki iropiyiani aomonisho nikitoni aitururo anaa olturur, nikiomonu iropiyiani nikinterunyie siyiok biashara neeku ore iltururi neyautua faida tolosho.

Ore tenadol nadamu ilng'anayo loinosi omeelok leijo maembeen o kulee ake. Pee etai oltung'anak kumok naa ninyaa oltung'ani naa ketii loomelok letii loodua naa kenyorr sesen oltung'ani amu lng'ananyok.

Ore ena siaai e nyerere neigirai aitobirari te imurrua ang'.Neigirai anyerisho te terishoroto eramatata olchamba ataramata iltung'ani ilchamba lenye apiik lkeek neing'or nishoo enkare. Naa keenyerr aitobiraki nemir netuum ropiani olchamba lenye.

Ore kuna naa mpoosho, natoning`o ajo ore mpoosho naa keeta acid. Naa ore mboosho naa kiyieu naa teneyieri neibukori ina are pee eeku kiti acid. Neji, ore kuna naa yellow beans naa keji sidain meeta ninche ol gas kuna enaa nolduka.

Ore ntokii nalotuu indamunot aineen nee enkuku natenyang'aki amu nkirii kuna enkuku ogali si iloo, naeku enda netetena oltung'ani pee enyaa te saa natabaua nainosi endaa.

Kany'a nanu endaa, ore ena naa orkitoweo loonkiri, loonkiri oonkwashen. Ore ena naa olfakado naa akakiny' nanang'aa ena toki eny'e, nany'a endaa eny'e amu keeta endaa eny'e olfakado.

kadolita ilkeek adolita enkop, nchere kitodolu ena enkop naibelekenyaki arashu olshamba, adolita ajo itamanaki isiripa ashu ilkeek arashu enkikarata tenkaraki enkias nabo ashu enkae.

Eeh naing'oru enaiko pee aomonuu naiyielou mbaarakinoot natipikaa oltururroi enea empunii enkishooroto o sileen nee mpisaii natang'as si nanu adamisho naiyielo kanyoo eitaas naa kajo aiko paalaak naa aji kajoo paareet nanu arashu ene murrua.

Ore kuna naa kulee namiritai naa kebaki netii kemikali . Naa keji ore kemikali na keeta moyaritin enyanak. Kaki ore kulee na endaa sidai naata, naata nayeu osesen oltung'ani. Neeku enare neoki teleku natii kemikali.

Kidong'i nepiki ilbenie neeni inkutukie neirragieki, nemiri arashu eishoori eidipaki aaterreten neyiolouni duo nkiloi ajo kaja nkiloi naata.

Ore ena naa eunore, ekebaiki naa enankaitubului naje, olnyanyai arashu kulie kake ekibelekenya tenkop ang' tenkaraki ore enkata enchan naa meuni amuu keyau asara kake euni tenkata neme enechan pee etum atubulu neisho.

Tenkaraki natuunoki, pee eikarrari neramati nepiki sii lelo kiek impuyayi naa kitayuni eidipa atubulu te nkoitoi e nursery. Niaku keponunui ake ainyiang`u etaa tayari aa ilo ake oltung`ani aitayu enkardasi niun nebulu amu idipa aibung`ata too ntona.

Ore enaa naa spinach o noo kabiich o nkulee mbukaa naunutoo. Eramatare nkiromore neunore te nkopang naa kejiraa atobirari baraa metaa enotoo ewueji sidai niwuene nituum enkaree nipiik nipiik elkeek. Naa ndaakini sidain naanyorr seesen lo iltung'ani pee etuum aitare moyaritin.

ituu eniing' ena pee netuu adol ekaata ajo kanyoo ena. Teneing'orr naimaiyeloo ore nadol onaikitai oltau lo maariko namaiyelo oleng amu aitisipuu namaiyeloo.

Ore kulo naa irpaek ootuunoki negira aabulu. Nelio enaa keramata esidai, keeta emurra nenyori aitobiraki ketumito enkare netumito ilkiek niaku kegirai aaramat naa kelio enaa keiu, kenap nkera aitobiraki.

Ena damu koree tenadol nadamu enkiti ng'ues nemeeta maana naitorono toltungani oleng tenadol naa kawure ninye nanu

kadamu enkolong nataas ena ore kulo na ilpaek olchamba otunooki neramate aitobiraki nenap inkera nitokini akes ore ataasa nanu naitobir naramat lelo paek latuno naikes omaitanapa inkera esidai amu osokoni indim awa osokoni ainosie mpisai nindim sii ata endaa

Ore ena esiai naa ne kitung'u neunutoi amu keeta kutung'uu faiida oleng amu keeta mpisai teniun niramaat nipiik elkeek nia osokoni tiniyelou enkatitin enyanak nikinchoo empisai.

Ore ena naa endaa o nkishu mapepeni naidong'oki nitae endaa o nkishu pee eramatieki, nishori minasa naake etum kule oleng' neeta siinye ena daa enye madini newororieki tolameyu eishunye nkujit.

Ore ena, mayiolo ajo kanyioo ena, kake kitodolu ajo entoki naitobiruaki, naterrerrenaki tenkaraki mpango naje, tilo oata enkarriyiano, kake mayiolo nanu pi namaata enkarriyiano.

Ore kuna naa nchakala naalio enaa keitobiraki, tolchamba neponunui aikesu naa kelio enaa keramata oleng ele shamba amu etoishie aitobiraki neyiu ntokitin sidai naaku mpuka neidim ataa ropiyiani sii to sokoni.

Ore ena naa enetipat te murua ang eramatata oo ntare tenkaraki ekincho ilpapit, nikincho nkirik o mpisai niaku ore ena ramatare naa ene tipat oleng nemegol sii eramatare ekuna masaa nemeeta gharama.

Tenkaraki naa ore oltinka keeta gharama keyieu e ilata naa kebaiki sii naa ore olopeny nemetumoyu. Niaku keibelekenya hoo tenaa keeta tipat amu kesioki tenkata, tenkata sidai neunishoi neibelekeny olchamba aitobiraki nisioki atum endaa.

Iropiyiani olturruri laijio ile Magadi Sacco, o ropiyiani naijio ile Fdhili Bank onkulie benkii naijio Uwezo Fund olturruri sapukin, neponunui naa aramatishore aapik impisai inkishu; irmong'i arashu iloroi piitum anoto faida.

eyau iropiyiani eyiolo enkipirta, kainyioo pee eyautwa, neeta lenko najo pee elak, mpisai eiking'a nelak faida, netum sii ninche faida enye, aa ore oloro aakepiki inkeek un nemiruni inkeek tomon, neeku ketum faida oo nkeek naapishana.

Ore ena naa eny'ungu nagirai aayierie endaa naa ore kuna kulie naalio naa indaaiki ebaiki naa ninche egirai aayierie ena ny'ungu, egira ele payian ainuaaya te enkima negira abelaki ina ng'ai daa, neeku e ny'ungu.

Kayeng'isho naitobir nkirii napiik ng'uasen naikarang'a naitobiru endaa sidai oleng naanyor iltung'anak oleng naa maapiik olaata oleng napiik ndaakin naitoropil pee etuum iltung'anak aitomirita endaa.

Ore ena naa kidong`i intokitin neitobiri niaku ntokitin sidain naijo enkurma naidimi aitaasa arashu aitobira, nitaasi duo ina naipangakaki pee itaasi kak kidong`i.

Ore ena naa enkare iyeu, o ntokiti niyeu oemashine, a ore ena naa nasari ing'as atum ilbenia, nitum ena toki naji crape arashu ilbenia, nintobir ilkeek obulu anaa nasari.

Ore ena naa entoki naji ribbon, naitobiruaki too ntokitin too materials tofauti tofauti naitobiraki tenkaraki enkipirta naje ilo tung'ani atadamua pee itobirr arashu oo ine wueji natererena pee epik.

wore ele naa olmushele otunoki nitokini adedeuu akesu peloi ping'urakini osokoni naa ole tipat tenkop ang' amu kitobirr osokoni neaku sii endaa

Enetipat niyaas ena baye a ore ena naa nkatubulii nauuni endumaa, naa keaku endaa ninyaa niidim si atomiraa ainosee ropiani neaku iataa ropiani. Netuuno niramaat ning'orr apiik ilchani niduaya netaa si enkaree.

Ore kuna, naa intokitin natunoki tembata olkeju, naa ore ina naa sewage nagira aruko alo, neitubulu nkutiti aitubulu siininye amu enkare naimita ine weji naitubulu inkaitubulu.

wore kulo naa lanterera naa kakiny nanya nawok ena shaii nainosie nena kuti tokiting nado enkiti daa nainosi natii embakuli nintusujaki kulo matunda wenashaii petumoki atotona esidai

Ore ena naa olchamba o nkiremore naitobirita oltung`ani olchamba le nkare egira aunisho, aun nena tokitin nepik ilainini sidan pee etum enaikunari enaikunakino enkare tolchamba lenye. Naa kegira aendelea tenkop ang naa ebaye sidai oleng.

Kayeer naitobir ena ndaa naeku endaa sidai, natumooki ainosa arashu natumooki ashooi meinosi ana ndaa naitobiraki nayeeri te enkimaa neng'oling'oli nepuurijii metijig'a rootok nepiki ntokitin kule ntokitini naitamelok.

Ore enaa naa eramatara o nkitojon naibwaar naa idiim ake aitobiraa enaa biaashara niramaat kuna kweesi ong'ata naeyau aang' nintoibir ashoo endaa niramaat ning'uraaki wueji enye neiraag' naa keaku ropiani inonok naeku sokoni linoo.

Enetipaat oleng amu keaku sokoni linoo neeku masaa eno nijiraa aramaat. Naa ekinchoo mpisai nee kinchoo mpisai kuna masaa tiniramaat ning'oor niisuuj ninchoo lkeek ninchoo endaa. Naa keeku sokoni linoo.

Adamu oltukai laa kajo ninye ele tenaa kolng'anayioi nadamu empapai nanap ilng'anayio lenyenak aikunaki inji. Nadol ajo kelotu e ndamunoto ai entoki naijo ina naa ore Ina papai naa iyiu ilng'anayio oo banji laa kelio tenikincho mpisai amu itaramata, nikintoki sii ninye aramat.

Ore ena siai e birinkanya, naa isapuk oleng te nkop ang naa keeta osokoni naa keaku mpuka naa keyieu eramatata, Keyieu ilkiek kumok, neyieu enking`urata, neyieu enkare, kake ekitombiraki osokoni nikincho mpisai nikincho mpukaa.

Netipaat ena siaii o maleng'en te nkopang eunore o maleng'ee amu aikinchoo mpisai nekinchoo mbuuka. Naa keiyeuni to sokoni nepoo o maleng'ee teng'arake omatundai sidai onyorr iltung'anak neboo eitanyeeki fruits tenaa noshii aree o fruits o kulee ntokitin kumook.

Ore Kuna naa ilkikuan lotuunoki, naa keisidai amu kenyor, keinosi naa ninye itobirunyieki sukari niaku ntokitin sidain. Neun oltung'ani te nkiremore amu ekincho mpisai tenituuno. Kake ore biashara enye naa kegira enyamali aimu, sidai tenaa ore factory ini naidong ele kikwai oitayu esukari neboli neponari pee etum osokoni.

enadool enasiaii nadamu ilmalenken amu kaajo ilmalenke kulo owuuno ninje lelo olioo otubulutua negira aikomaa etaa kejoo pebaya enkata nakesi neaku woore ele naa olmalenke na ninye adamu enadol enasiai

Ore kulo iltokitin oo bulu too ilchambai ouni oil sujareki naa keyieu enkare naa keiba enchan sapuk keinyial keitorok. Kake medupa osokoni lena toki.

Enetipat ena toki nidol amu enkaitubului nituuno pee itum aing`uraki osokoni nimirr. Pee kincho iropiyiani ena aitubului amu itipika ilkiek niramat pee itum aing`ura nikincho mpisai.

Pee autaki oltung'ani, naiteng'en naliki enikoni teneuni neitubuluni neiki pee eyiolou sii ninye. Naliki tipat Ina toki o enaikununo Ina toki o faida naata, osokoni Lina toki naitaki niyiolou pee etum ataasa.

Ore kulo tokitin naa ile tipat te murua ang, enaa keuni enaa nkaitubulu naamiri aapik osokoni neinosi naaji crips. Naata mpisai naa kidim ataa biashara oltung`ani kake, itaramata niyiolou imuruan naanyorr pee etum aitobirunye te mbulunoto neisho ayiu ilng`anayio.

Autaaki naiteng'en enaa esiai o siing'ir naloo aitembeane metodua wuejitin noitobiraki naotuu autaaki naliki faidaa naata ena siai tiniaas anaa siai, o duupoto natii tiniaas ning'or niramaat.

Enetipat ena siai eunoto oo ilkiek aa kitobirr enkijape tolmanyara neata oloip neisho oltung`ani enkijape neisho oltung`ani ninye. Neiu ilng`anayio kulikae oo miri te sokoni neyau enchan naitobir oling`ang`e apik enkijape sidai olmanyara.

Ore ena naa oleikembe naa keisidai amu kitayu oloshoro teniun aitibiraki niing'or niramat. Kake Mme sapuk osokoni naa keyieu sii eramatare oleng ewueji netii enkare nitaaniki too ilkiek aing'or pee etuma atisidana.

Ore ena naa iimpiir abool niyeer piitum ainosa anaa ena embukaa. Amu ituun epaa airamaat pee etumooki ainosa naa idiim si aitaa osokoni.

kibelekenya enaa bae tenkop ang' amu wore ena bae na keyieu kuna pookin naaji spinach enkop sidai, wenkare neyieu eramatare naijio wore osokoni nemedupa osokoni lenatoki naji espinach nakibelekenya tenkop ang' tenkaraki naa inaa eneaku kirowua tenkop ang'

Ore ena nadamu ilmossor le nkuku ooyieri ai boil. Nepiki sii nchapatini neinosi o ila naa keeta tipat toltung`ani naa nkukui naayiu. Ebaiki ninyiang`ua nkukui arashu itu nyiang`u kake ishomo ainyiang`u ilmosorr nintumiya iyie, aijiang`u pee ilo aitoki amirr te faida arashu ainyiang`u pee inyia iyie.

Enetipat ena bae te murua ang, enatoki naitayuni enaa rotuba arashu embolea pee etum aitubulu nkulie tokitin tolmanyara natuunoki. Niaku Ene tipat oleng.

Egira aaya , aarrip toonkoitoi naing'orr nena policy naatipika lelo, neiteng'enie ninche peetum aatushukie iropiyiani aa faida enena kulie ropiyiani oo erishata natoning'okinote ninche.

Ene tipat Ena siai teneas e nkiremore. Peye aisho ilng'anayio naisho mpisai. Amu ore enkiremore naa keeta mpisai oleng naa kilepunyie maisha oltung'ani. Tening'or osokoni niun nena nitodua osokoni lenye niramat nipik ilkiek lenye. Nintobirr metaa keeta oltonai.

Ore ele naa olchorro le nkare oibung`aki enkare pee etumi aitooko e mukunta peyie etum olopeny aitubulu nkaitubulu e nena naayiu ilng`anayio oomirr ashu loonya pee etum atipika osokoni etaramata enaa ebaye enye natipika naa toseia.

Ore ena siai eramatata o nkinejik, nayeni nkinejik e kule naa keisidai naa ketii naa kegirai aramatisho. Ore hoo teeneyieu Ena siai erreten ituuno olchamba loo nkujit nemeyieu sii ntare kumok, eyieu enkine nabo ashu uni pee itumoki ataramata.

Kaisum nautaki oltung`ani ena siai, ang`as aing`oru enkardasi ashu e mpuya apik olchani naiteng`en naliki enaiko pee eramat pee etum atubulu te nursery mpaka neibung intona pee etumokini aatuun.

Ore entoki nagira aasa naa ilmatunda lojchamba apa oitobiraki nikesi neyauni aing`uraki osokoni nepuonu aaruoyo pookin. Neewuo hasara sapuk ene niaku mmenare netaasa nejia amu eewuo hasara neitu eshipakino olopeny ena siai.

Enetipat pee ias eunore oo ntokitin naijo kuna naijo mpapaini o kulo kulie ng'anayio pookin. Kake pee ipik osokoni nemeruoyo pee meta hasara naijo ena nalio tenewueji.

Ore ele naa olturrur oje oetuo aitembeyan aing`orr imbaa e nkiremore aasujaa aadol enagira aikunari. Naa enetipat te nkop ang oleng teneunishoi nesujari pee ing`urakini osokoni embae naijo ena e nkiremore olchani pookin lituuno arashu enkaitubului pookin nituuno pee itum anotie eretoto.

Olchamba otunoki le nkaitubului nalio enaa etubulua Arash etubulua niaku keidim olopeny atishipakinoyu tenkolong nabo. Kake ebaiki neitu etum enkare natooko oleng. Niaku elelek adake elo niaku ketii hasara tenkaraki enkolong natoosho.

ee kata engeno naipirta ena kipirta, ore kulo naa ilpaek, otunoki te mukunta, neramati nepiki ilkeek neishori enkare neku mpaka nelotu erishata natigilaki nitayuni aloo apik engolong pee eoshuni pee idongi aitaa enkurma nanyae ashu enapiki osokoni.